Haha nĩ ndĩrona mwanake, mwanake ũyũ nĩ aroneka ahoreire gwake mũciĩ nyũmba-inĩ, nyũmba ĩno nĩ ĩroneka nĩ thaka, na mwanake ũyũ nĩ aroneka ehumbĩte wega. Harĩ nyũmba-inĩ ĩno nĩ tũrona gĩtĩ na metha, metha ĩno ĩna gĩtambaya gĩtheru, metha-inĩ ĩno hena gĩbũyũ gĩa cai kana kahũa, mwanake ũyũ nĩ aroneka akĩnyua cai kana kahũa kuuma gikombe-inĩ, metha-inĩ ĩno nĩ tũrona hena matunda, na matunda nĩ mega ma ũgima wa mwĩrĩ.

Ũrĩmi wa itũngũrũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, rwambagia hĩndĩ ya mambura ma mbura, kuuma ũhandi, kũgetha nginya kũrĩmĩra. Ũrĩmi ũyũ wa itũngũrũ, wĩkagwo nĩ arĩmi anini hamwe na arĩmi anene. Arĩmi aya anini mahandaga itũngũrũ cia kũhũthĩra o kĩmũthenya, nao arĩmi aya anene, mahandaga itũngũrũ cia kwendia thoko-inĩ citũ na makagĩa mbeca.

Kũringana na maũhoro kuuma ngathĩti ya Business Daily, nĩ kũrĩ mĩtangĩko mĩingĩ na mbeca irĩa cioka kuuma nja ya bũrũri. Mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku, kũrĩ mĩtaratara ya bũrũri gũkũria mbeca kuuma nja, na no kũrĩ na mathĩna maingĩ. Kwa ngerekano bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩ mbũtũ nene, na kũrĩ na mathĩna na mbeca irĩa cioka kuuma Amerika. Ningĩ, kũrĩ na mĩtangĩko na mbeca irĩa cioka kuuma mabũrũri maingĩ , no kũrĩ na mĩtaratara ya bũrũri gũkũria mbeca kuuma nja na kũrĩ na mathĩna maingĩ.

Thibitarĩ ya hi na hi nĩ thibitarĩ nene ya gũteithĩrĩria andũ arĩa marenda ũteithio wa naihenya, thibitarĩ ĩno no ĩteithie arĩa magĩa na mĩtino ya ngari barabarainĩ, mathĩna ma ngoro, mathĩna ma mĩhũmũ, ũgĩkũndũka na kũmenyerera nyina, ũrĩa kũrĩ na ũndũ mũrĩtũ ta thĩna wa ngomi ya thakame, kũgũa kwa ngoro kana mũtumia agĩkũndũka na mathĩna, thibitarĩ ya hi na hi ĩhingũraga omũthenya na arĩa marenda kũmenyererwo mũno nomatũmwo thibitarĩ nene gũkĩra ĩo.